Thikũ cia hau kabere, andũ nĩ mabataraga gũthiĩ o nginya cukuru-inĩ ĩrĩa icio cia ngathĩ ya igũrũ o harĩa cirĩ, nĩgetha mahote kũhoya mĩeke ya gũthomera kũu. Gwata cukuru ici imwe nĩ cikoragwo ciĩ kũndũ kũnene ta nĩ ũkoraga cukuru ĩmwena wa gĩthumo na mũndũ arĩ mwena wa Mũrang'a, nĩ arabatara gũthiĩ nginya mwena ũcio nĩ getha akorwo akĩhoya rũtha kana kũhoya handũ nĩ getha akorwo agĩthoma na cukuru ĩno. No thutha wa gũka gwa tekinoronjĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia na njĩra nene harĩa mũrutwo arabatara kũingĩra intaneti-inĩ na kũihũria marũa make na kuona kana nĩ cukuru nĩ ya mwamũkĩra kana nĩ ya murega. Ũkĩringithania na hau gabere harĩa mũndũ abataraga gũthiĩ o nginya cukuru nĩ getha akorwo akĩheo maratathi. No thikũ tũrĩ mũndũ nĩ arakorwo akĩihũrĩria maratathi maya o harĩa arĩ na agacoka agathiĩ akarutithia maratathi mau o harĩa hakuhĩ nake na nĩho cyber -inĩ.

Mwena wa ũguni ChatGPT nĩ ĩkoretwo ĩkĩrehe na gũteithia arutwo harĩ mathomo mao kwona nĩ makoretwo magĩtũmĩra ChatGPT kũingĩra na gũcaria o kĩndu kĩria marenda. Na nĩ ikoragwo ĩgĩcokia na njĩra nguhĩ na kwa naihenya. Mwena-inĩ ũyũ ũngĩ nĩ ũrehaga kũgũtara harĩ murutwo harĩa arutwo aingĩ makoragwo matihotaga gwĩciria. Kuona mũtambo ũyũ kana njĩra ĩno ya kĩrĩu ya tekinoronjĩ ĩkoragwo ĩkĩrehe anja kũrĩ mũrutwo hau hau etia na nĩ ikoragwo ikĩrehe ũgũta na njĩra nene. Kana mũrutwo ndakoragwo ndeciragia gũcaria anja gũtũmĩra mabuku-inĩ kuona arabatara o gũthiĩ na kwandika kĩndũ kĩrĩa arabatarania. Na nĩ ikoragwo ĩkĩrehe anja na njĩra nguhĩ na ya naihenya. Mwena-inĩ wa wandĩkani arutwo aingĩ matirĩ na indo iria cirabatara kana kothi iria cibataranaga kuona makoretwo makĩegemera na njĩra nene ChatGPT kũmahe anja no matirĩ na kothi ĩrĩa ĩrabataranĩkana.

Arĩmi nĩ makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka iria cikoragwo cikiuma nyanjara-inĩ ciao na gũka mĩgũnda-inĩ yao, na gũthũkangia indo cia mũrĩmi na njĩra nene. Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yaingĩrĩra ũhoro ũyũ, nĩ makoragwo makĩgirĩrĩria mĩtino kũona indo ta, ta iria cirĩaga indo cia mĩgũnda, hĩndĩ rĩa cioka mĩciĩ-inĩ na kũrĩa kira kĩndũ kana gũthũkangia, rĩrĩa arĩmi makoragwo magĩthiĩ hathara na njĩra nene. Na thutha ũcio kĩrĩa arĩmi meciragia nĩ kũraga nyamũ ici cia gĩthaka, kũona nĩ cirathũkia magetha mao. Kĩrĩa makoragwo magĩciria, mategũĩciria nĩ atĩ, nyamũ ici cia gĩthaka o nacio nĩ cikoragwo cikĩmahũgũkĩra na na no cigĩkorwo cikĩmarĩa na gũcũngĩrĩria mĩtino, kana o nginya ikuũ cia andũ na njĩra nene mũno.

Mũthenya wa mbere wa gũtũmĩra karagita harĩ ũrĩmi, nĩ kwarĩ na mathĩna na mĩhĩnga ngũrani ngũrani, kuona ũndũ ũyũ ndũũmenyereta na nĩ mũgeni harĩ we. Na tũragita, mũndu nĩ eciragia, kũona magũrũ maya ũrĩa makoragwo me manene no makorwo magĩthũkangia mũgũnda kana gũtũma tĩĩri ũme. No aca, kũona, nyamũ, macini iria cikoragwo ciigĩtwo mwena wa thutha, cikoragwo cikĩrĩma na gũtũma tĩĩri ũkorwo wĩ orore. Karagita nĩ gakoragwo ge kega na njĩra nene, kũona karutaga wĩra ũrĩa ũgũbataire kũandĩkwo andũ na aingĩ mũno, na kũhũthĩra mbeca, kũona karabatara o kũrĩma kahinda kanini. Mathĩna maingĩ ta mĩtino kana kũagakuoha macini ĩno wega, nĩ gũkorwo nĩ ĩmwe ya mĩhinga ĩrĩa mũndũ ageragĩra harĩ mũthenya waku wa mbere. No wamenyera nĩ ũkoragwo ũgĩkenera ũrĩa ũraruta wĩra kuona nĩ wĩra mwega.

Kũrĩithia mbũri harĩa mũndũ abataraga gũtwarithia gũthiĩ na mbũri iria nĩ nyingĩ mũno harĩ nyanjara kana ithaka na gũcirĩithia. Mũndũ nĩ ageragĩra mathĩna maingíĩ ta mbũri ĩmwe ĩngĩkorwo ya kũra no ũkorwo, no ũrĩhagio nĩ mwene angĩkorwo ti cianyu kana wĩra ũkaingĩha wa kũmĩcaria. Mbũri imwe nĩ cikoragwo cikĩgayanĩka na cigakorwo cikarega gũthiĩ na njĩra ĩmwe, ũcio nĩ ũmwe wa mĩhĩnga ĩrĩa mũndũ ageragĩra. Hindĩ ĩrĩa mbũri ici nginya gũcokia mũciĩ kuma nyanjara-inĩ kana kũrĩa ũgũthiĩte gũciriithia nĩ ũmwe nĩ wĩra ũmwe mũnene mũno na nĩ ũbataraga mũkorwo mũrĩ erĩ nĩ getha mũhotithanie na mũteithanie kũruta ũyũ. Nĩ getha mũhũthie mawĩra na mathaa kuona gwatuka no ũkorwo wĩ wĩra mũritũ. Mbũri rĩmwe nĩ cikoragwo ci cia kũrema na no cirege gũthiĩ hĩndĩ ĩrĩa cinogu kana hĩndĩ ĩrĩa ciagĩte maaĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũrĩma marigũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kwanjĩrĩria wĩra wa wa ũrĩmi wa marigũ, kũona nĩ makoragwo na bainda nene mũno hĩndĩ ĩrĩa wa mendia, ũrabatara o kwenja marima na gũthiĩ na gũkũra marigũ tũmarigũ, twana twa marigũ, harĩa ũcokaga ũgoka ũkahanda marima-inĩ marĩa ũgũtemete, kana ũkĩenjete. Na thutha ũcio ũgacokaga gũitĩrĩria maaĩ, na thutha wa kahinda kaigana ũna, marigũ maya nĩ makoragwo magĩthundũka o rĩngĩ na makagĩa magetha harĩa mũrĩmi akoragwo agĩkenera. Kũona thoka ya marigũ nĩ ĩkoragwo ĩ nene bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, na andũ, marigũ marĩagwo o handũ hothe na nĩ matũmĩkaga ta njĩra nyingĩ, harĩa mamwe mendagio me ma kũrĩo na mamwe mendagio me ma kũrinda, na nĩ makoragwo na ũguni wa njĩra nene.

Mathaĩnĩ ma hwainĩ harĩa gũthomera kĩrathi, rĩmwe nĩ hakoragwo he hinya mũno harĩ arũtwo na maingĩ nĩmakoragwo magĩcunga na angĩ kwoneka kũboeka, arimũ aingĩ nĩmoyaga makinya magũtwara ciana handũ ta rungu rwa mũtĩ kana onginya hadũ hena karĩera kega na ciana nĩ cikoragwo cigĩkenerera gũthomera kũndũ ta gũkũ kwona ciana cikoragwa citĩgũkoma kana kũboeka harĩa nĩcikoragwa cikirorera maríĩ matũrigicĩirie ohamwe cigĩthomithagwo na marĩa matũrigicĩirie, gũthakĩra kana gũthomithio rungu rwwa mĩtĩ rĩmwe nĩgũkoragwo gwĩ kwega kwona ciana nĩcikoragwo cigĩkenerera na citikoragwa cia gũkoma kana nĩcikoraga rĩmwe kũnyita wega kĩrĩa cirakorwo cikĩbundithio nĩ arimũ ao na njĩra nene mũno.

Hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũcokereria makinya maku kana njĩra ciaku cia tene cia ũrĩmi ,nonginya wonanie kĩo gĩaku harĩ kana wendi waku harĩ kũrĩma harĩa ũgũkora ũharĩirie mũgũnda waku na njĩra nene na nĩguo kũrĩma, gũita tĩri, gũita thumu na njĩra nene harĩa ũbatie gũtukania thumu wega na gũitĩrĩria tĩrĩ ũcio maĩ ,nĩgetha wonekane nĩ mũnoru kana nĩgetha ũgĩe ũnoru. Thutha wa ũcio nĩ ũbataire gũthiĩ ,kana nĩ ũbataire oho gũkorwo nĩwajĩtie kamũgũnda kanini ũkahanda tũindo tũnini nĩgetha ĩkorwe tarĩ kĩonereria gĩa kwonania atĩ wĩna ũhoti wa kũrĩma na noĩkorwe ĩ guarantee yaku ya atĩ ya kũonia andũ arĩa makumahe mbeca nĩatĩ atĩ wíĩana ohoti wa kũruta wĩra ũyũ na atĩ mbeca ciao citigũkorwo cia kũrĩra kwona wĩna ũhoti wa kũrĩha gwa kahinda kaigana ũna na wĩna kamũgũnda gaku na noĩkorwo nĩ, mũgũnda noĩkorwe wa kũigĩrĩra ũkĩheo mbeca ici.

ĩĩ kũgĩa na ũgitĩri wa indo ciaku kana ũrĩmi waku nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno kuona nĩ gũkinyaga hĩndĩ na mahinda matihananaga. Kuona nĩ gũkoragwo hĩndĩ irĩa mũndũ agĩaga magetha na njĩra njega na rĩmwe nĩ gũthiaga ũguo gũgathũka na kuona mahinda mamwe riũa nĩ rĩthiaga ũguo rĩkara na njĩra nene. Na indo ciaku nĩ cikoragwo cikĩũma na kana mĩmera yaku nĩ ĩkoreagwo ĩkĩũma, ona hau mũndũ nĩ akoragwo agĩthiĩ hathara na njĩra nene. Mahinda maingĩ mbura nĩ yuraga na njĩra nene na mĩmera yothe ĩgakorwo ya gũthũkanga kana gũthũkio nĩ maaĩ tondũ wa maaĩ kũingĩ . Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo nĩ agitĩrĩte mũgũnda waku kana kũigithia na bengi, bengi ici nĩ cikoragwo cigĩkũrĩha hathara. Kana kambuni iria cia insuarance nĩ cikoragwo cikĩrĩhĩra mũndũ hĩndĩ ĩrĩa agĩa na mathĩna maya kana agũmĩrwo nĩ mathĩna ta maya mĩgũnda-inĩ yake.

Thikũ tũrĩ na bũrũri witũ wa Kenya, nĩ tũkoretwo kana bũrũri nĩ ũkoretwo ũgĩtũmĩra njĩra ya technology harĩ kũnyitĩrĩra andũ arĩa marĩ na thĩna wa kũona na njĩra nene, haria makoretwo makĩreherwo macini iria marabatara o kũhutia. Hĩndĩ irĩa mahutia o nĩ maramenya ĩno nĩ ndemwa ĩrĩkũ kana nĩ marahota kũmĩtũmĩra na njĩra njega. Ciana ici nĩ cikoragwo cigĩbundithio njĩra ici nĩ arimũ ao arĩa makoragwo magĩbundithio na mamenyera. Nĩ ũkoraga o magĩhota kũikarĩra nginya igeranio magĩtũmĩra macini ici. Andũ arĩa makũona na makoretwo makĩhĩmbĩrio, harĩa makoretwo makĩtũmĩrwo makĩheo nginya, magĩteithĩrĩrio na njĩra na kũheo tũmĩtĩ tũrĩa o tũmateithagia nginya gũthiĩ nambere kana gwĩtwara hĩndĩ ĩrĩa me macukuru-inĩ harĩa makoragwo magĩhutahutia ũguo na makĩmenya kũrĩa magũthiĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa marathoma tũmacini tũtũ twa kũhutia nĩ tũkoretwa twĩ twa ũteithio kũrĩ o, harĩa mabataraga kũhutia tu.

Barabara ĩrĩa ĩkoragwo na ngari nyingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ barabara ya kuma Thĩka, kana Thĩka- Nairobi, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩ na ngari nyingĩ, kuona Nairobi nĩkuo andũ aingĩ makoragwo na mabiacara. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ magũbatara gũthiĩ kũndũ kana kũndũ, ngari cia gũthiĩ kũndũ na kũndũ cikoragwo nyingĩ, cikoragwo ci mwena wa Nairobi, andũ arĩa marutaga mawĩra Nairobi, kana arĩa makoragwo makiuma mĩena ya Thĩka na matũra mangĩ marigicĩirie. Barabara icio nĩ cikoragwo na ngari nyingĩ mũno mũno mathaa-inĩ ma kĩroko na mathaa-inĩ ma hwa-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ marathiĩ wĩra kĩroko na hwa-inĩ hĩndĩ ĩrĩa maraumĩra mawĩra-inĩ. Hamwe na ngari cia ũkui wa barabara, nĩ cikoragwo ciĩ nyingĩ mũno harĩa cikoragwo cigĩthiĩ matũra maingĩ nja wa bũrũri, nja wa Nairobi. Na njĩra ĩyo nĩ ĩkoragwo na andũ aingĩ mũno, mabiacara maingĩ na indo nyingĩ, nĩcio citũmaga barabara ĩno ĩkorwo ĩ na ngari nyingĩ. Bũrũri wa Kenya njĩra ĩrĩa ĩngĩka nĩ kũongerera njĩra ĩno kana kwaramia kana kuongerera njĩra ĩngĩ igũrũ wa barabara ĩno, nĩgetha makorwo makĩnyihia ngari ũrĩa cikoragwo na mũhatĩkano mũnene.

Barabara ya Thika gũthiĩ Nairobi nĩyo ĩkoragwo na andũ aingĩ kana ngariu nyingĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Harĩa kuma Nairobi nĩ ĩkoragwo ĩ nene mũno na nĩkuo mabiacara maingĩ makoragwo maigĩtwo, kana motungata maingĩ makoragwo makoragwo. Ta matuka ta ma ngari ĩrĩa mabiacara kana ona harĩa indo nyingĩ cithondekagĩrwo harĩa andũ mathiaga kũgĩra ici indo kuonania cikoragwo na mbei ya thĩ. Bũrũri witũ wa kenya njĩra ĩmwe ĩgiĩ kwagagĩra kũnyihia njamu ĩno nĩ atĩ no mararamie bara ici ĩno ya kuma Thika gũthi Nairobi kana mongerere bara ĩno ĩngĩ igũrũ getha kũnyihia mũhatikano wa ngari na njĩra nene. Hĩndĩ ĩrĩa andũ marathiĩ mawĩra kĩroko kana hĩndĩ ĩrĩa andũ marainũka hwai-inĩ kuma mawĩra, nĩ kuonekanaga gũkorwo kwĩna ngari nyingĩ na andũ nao nĩ gũkoragwo na mũhatĩkano nao mũnene. Na andũ nĩ makoragwo magĩcererwo kĩroko magĩthiĩ mawĩra kana hwai-inĩ hĩndĩ ĩrĩa marainũka. Ona kũngĩonekana na mũtino barabara ici nĩ cikoragwo ciĩna ngari nyingĩ na mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩkoragwo ĩrũgamĩtio na njĩra nene.

Mũgithi ndũkoragwo ũkĩnyitwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũhatĩkano wa ngarĩ. Mũgithi nĩ ũkoragwo mũgithi o wega na gũtirĩ handũ ũkoragwo ũgĩkorana na njamu. Ukĩringithania na ngari wakora njamu no nginya weterere kana mũhatĩkano wa ngari no nginya weterere ta mathaa merĩ kana matatũ wikarĩte handũ hamwe mathaa mau merĩ kana matatu mũgithi nĩ ũkoragwo ũtũmĩrĩte na gũkinya harĩa ũrenda na nĩ ũkoragwo ũgĩthie na njĩra njega, ũkĩringithania na ngari na mĩgithi, mĩgithi nĩ hinya wigue atĩ nĩ ũgĩte mũtino wa barabara ũkĩringithania na ngari harĩa ngari wiguaga tu nĩ yagĩa mũtino wa bara na andũ aingĩ na makorwo magĩte yao. Oho mũgithi nĩ ĩkoragwo ĩgĩkua mĩrigo mĩingĩ na njĩra njega ũkĩringithanio na ngari harĩa ngari citikoragwo cigĩkua na mĩgithi nĩ ĩkoragwo na nabathi nene na ndĩkoragwo ya kũnogia athii hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ nayo, ũkĩringithania na ngari harĩa mũndũ akoragwo ena mĩnoga mĩingĩ agĩkinya harĩa kana arathiĩ na agakotwo e mũgandu nginya magũrũ na njĩra nene.

Ceceni ya INOORO na ceceni cia Royal Media Services, nĩ cikoragwo cikĩendwo mũno, iria cianjirio nĩ S K Macharia wa kuuma mwena wa Mũrang'a, harĩa ceceni ici, ĩno ĩmwe ya INOORO ĩrĩa ĩkoragwo yũĩkaine mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa mũrĩma. Ceceni ĩno ya maũhoro nĩ ĩkoragwo ĩkĩrehe ibindi ta kũmuramura magathĩti o rũcinĩ kĩroko, marĩa marehagwo nĩ Kamau wa Kang'ethe na harĩa makoragwo magĩtaarĩrĩria andũ ũrĩa maũhoro marakorwo, ũrĩa gathĩti cirĩ, na andũ aya makoragwo marũmĩrĩirwo nĩ andũ aingĩ. Hamwe na ibindi ta ithaga rĩene, kana ibindi ingĩ, mĩthako ĩngĩ ya ngerekano ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehwo ceceni ici, nĩ cikoragwo cia gũkenia andũ. Na athomi a maũhoro, marehaga maũhoro mena kinyi na matirehaga matũhũhũ kũrĩ andũ. ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩtũmaga ceceni ici cia maũhoro ya INOORO ĩkoragwo ĩkorwo yendeketwo mũno.

Kũringana na niĩ mũtangathi ũrĩa niĩ njiguaga arĩ mwega mũno harĩ ceceni ya Citizen wa maũtangathi wa maũhoro niĩ nĩ Lulu Hassan mena Abdalla, harĩa bamĩrĩ ĩno nĩ njiguaga makĩngenia na njĩra nene hĩndĩ ĩrĩa maratangatha maũhoro mao ũkĩringithania na arĩa angĩ. Kũona Gĩthweri kĩao nĩ gĩkoragwo kĩna cama mũno na harĩa mũndũ aiguaga aiganĩire kana akoragwo akĩnyita harĩa gĩkoragwo gĩ kĩhũthũ ũkĩringithania angĩ arĩa matũmagĩra Gĩthũngũ kana Gĩthweri kĩrĩa gĩtaraiguĩkana o na ha. Kũona, bamĩrĩ ĩno nĩo Lulu Hassan na mũthuri wake na mũtumia wake, mũthuri wake Abdalla makoragwo marĩ ega mũno harĩa maratangatha maũhoro mao.

Mũtongoria wa bũrũri witü wa Kenya hĩndĩ ĩrĩa wagĩire wĩyathi, wa mbere gũtongoria andũ a Kenya arĩ Mzee Jomo Kĩnyatta, mũthee Jomo Kĩnyatta wa bamĩrĩ ya Kĩnyatta ũrĩa watongoririe bũrũri-inĩ wa Kenya o nginya rĩrĩa ahurũkire. Mũthee nĩ atongoririe Kenya kuma yaheo wĩyathi, kuma kũrĩ mũkoroni, harĩa atongoririue akĩnyitithania andũ na kuonia andũ atĩ matibataire gũtongorio nĩ andũ a kuma na nja na nĩ makoragwo mabataire kũnyitana me ta rũrĩrĩ rũmwe. Harĩa atongoririe agĩteithagio nĩ atongoria angĩ arĩa marĩ hamwe hĩndĩ ĩrĩa marũagĩrĩra wĩyathi wa bũrũri witũ wa Kenya.

Itũra-inĩ ritũ, na njĩra nene, nĩ kuonekete ciaca nĩ ciakoretwo cikĩanjia na njĩra nene na kahinda ga ciaca kana ga ithurano karĩ o kũraihu, harĩa atongoria aingĩ makoretwo makĩyumĩria na njĩra nene, na kwanjia kũingĩrĩrĩra ũteti. Na rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Ũgĩkũyũ Rigathĩ wa Gachagua, ũrĩa warĩ mũnini wa mũnene wa bũrũri, nĩaronekana gũkorwo aingĩrĩire ciaca cia mwena ũyũ, na kũnyitithania andũ kũregana na thirikari ya bũrũri witũ wa Kenya, kuona thirikari nĩyambatarĩtie thogora wa mũtũrĩre na kũritũhĩria andũ mũtũrĩre kuona andũ marakorwo makĩrengwo igoti na njĩra nene, na thogora wa indo cia kũrĩa na cia kũnyua nĩcikoretwo cikĩongerera eka na njĩra nene, na mũtongoria arageria kuonia andũ atĩrĩ, atĩ e thirikari ndĩbataire, na nĩ marabatara gũkorwo makĩeheria mũtongoria ũrĩa ũrĩ ho na kũingĩria atongoria arĩa erũ arĩa matarĩ na ungumania wa mbeca cia mũingĩ na arĩa mararehe maendeleo na njĩra nene kũrĩ andũ, kũrĩ mũingĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ ruitũ kana kautĩ itũ ya Mũrang'a, nĩngoragwo nyendete ateti erĩ na arĩa njiguaga nĩ mangenetie na nĩbataire gũkorwo magĩtũtwarithia, magĩtũtongoria gwa kahinda kangĩ karaya na nĩtũbataire kũmongerera kuona andũ aya matikoragwo na ungumania na nĩmakoragwo magĩtongoria andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũtongoria wĩtũ kana ngavana witũ Irũngũ wa Kang'ata kuma kautĩ ya Mũrang'a, nĩ akoragwo akĩrehe, nĩ akoretwo akĩrehe maendereo na njĩra nene kũrĩ andũ ta barabara, maĩ, kuongerera mathukuru na indo ingĩ iria irabatarania cukuru na kũrehera ciana irio iria mariagĩra cukuru harĩa mũciari abataraga kũrĩha o ciringi mĩrongo ĩrĩ kũrĩ cukuru na mwana abataire o kũhihinya gathaa na kũrĩa. O ho nĩ akoretwo agĩtũrĩhĩra mathomo maitũ ta kũheana mbacarĩ na kũrĩhĩra ciana ingĩ cukuru iria citongoragia. Mũtongoria wa kerĩ nĩ MP kuma mwena wa Kĩharũ ũrĩa ũĩkaine ta Ndĩndĩ nyoro. Mũtongoria ũyũ nĩ onekanĩte arĩ na ũcamba mũnene harĩ ũtongoria wake.

Mũmbunge wa gĩcigo gitũ gĩa kauntĩ ya Mũranga, kũndũ gwĩtagũo Kandara, wambere arĩ Alice Mũthoni Wahome. Mũmbunge ũyũ nĩ akoretwo agĩtũtungata gwa kahinda ga tamu ingĩrĩ, harĩa andũ makoretwo makĩmwenda na njĩra nene, na gũtũtongoria na njĩra ya ma, na kũrehe maendeleo. Mũtongoria mũmbunge ũyũ witũ, nĩ akorirwo agĩthurwo rita rĩa gatatũ, no athurwo nĩakorirwo akĩambatĩrio ngathĩ harĩa atuirwo mũnene biũ nĩ mũtongoria witũ wa bũrũri witũ wa Kenya, na gũthurwo ta mũrũgamĩrĩri wa mĩgũnda na nĩakorirwo tũgĩthura mũndũ ũngĩ na wa gũkorwo wa gũtũtongoria, ũrĩa kuonekanĩte onake agĩkobia njĩra cia mũmbunge wa hau kabere, nĩgetha nake akorwo agĩthurwo gwa kahinda karaya, nĩakoretwo akĩrehe mathomo mĩciĩ-inĩ na gũkorwo akĩrĩhĩra ciana nyingĩ cukuru, na gũtongoria harĩ gũthondeka barabara na njĩra nene na gũthondeka mathibitarĩ na kũrehera andũ ndawa thibitarĩ-inĩ.

Matawa maya marĩa makoragwo marĩ mataũni-inĩ maingĩ, marĩa makoragwo magĩtũmĩra solar harĩ kũruta ũtheri hĩndĩ ĩrĩa nduma yaingĩra. Na matawa maya makoretwo marĩ ma ũteithio mũnene, kwona nĩ makoragwo makĩnyihia ikĩro cia ũici matũra-inĩ maitũ harĩa, andũ hĩndĩ ĩrĩa maramũrĩkĩrwo makĩinũka nĩ makoragwo makĩnyihĩrio kana, wũici na njĩra nene, na hĩndĩ ĩrĩa makoragwo makĩonia mũndũ kũrĩa aragera nĩgetha kũrigĩrĩria mĩtino ya bara. Thikũ iria ciroka nĩ cigũkorwo cibataire gũkorwo cigĩthondeketwo na kũongererwo technology harĩa cibataire gũkorwo cikĩtũmĩra kĩndũ ta rũhuho, kana indo ingĩ nĩgetha kũcenjia rũhuho rũu na gũtwĩka thitima, na gũkĩra gũtũmĩra solar kũona solar nĩ rĩmwe nĩ cithũkagio nĩ riũa hĩndĩ ĩrĩa rĩaingĩha na njĩra nene.

Andũ a thikũ ici nĩmakoretwo makĩhĩmbĩria na njĩra nene harĩa makoragwo magĩtia irio harĩ nendainĩ cia ũkinyanĩria, harĩa makoragwo makĩreherwo nĩ ndũthi ici iria igĩkoragwo cigĩtwara irio mĩciĩ kwa mĩciĩ kũringana na ũrĩa mũgũri etĩtie kuma kambuni-inĩ. Ũkĩringithania na thikũ cia hau gabere harĩa andũ makoragwo makĩrugĩra irio. Thikũ ici andũ nĩmakoretwo makĩgũtara harĩa marabatara o kũingĩra intaneti-inĩ kana thimũinĩ ciao, na gwĩtia irio nendainĩ cia ũkinyanĩria, iria igĩkoragwo ikĩrehwo o harĩa ũrĩ nĩ ndũthi ici kana iria cigĩkoragwo cigĩũka ta uber iria cigĩkoragwo cigĩtwara irio mĩciĩ kwa mĩciĩ. Ũkĩringithania na thikũ cia kabere harĩa mĩtambo ĩno ĩtarehetwo andũ makoagwo makĩĩrugĩra irio na makanyihia ũgũta harĩ atumia.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atua matua atĩ nĩ agũthaka mũbira, mũndũ nĩ abataire gũikara rĩa kerĩ na gwĩciria kuona, mũthako ũyũ ndũkoragwo ũmbĩirwo mũndũ mũhuthũ na ũbataranagia mũndũ mũritũ na wakũmenyera maũndũ maingĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũbira ũkwenda gũthaka, mũndũ nĩ akorawo akĩhĩtũkira mathĩna maingĩ ta kũgũthwo kũgũrũ, kuunĩka kũgũrũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akoragwo wa kũgũtha. Nĩgetha ũhote gũcinda gĩkombe gĩkĩ nĩ ũrabatara kũrũa mbaara nene mũno, na wahota gũcinda, mũndũ kĩra mũndũ nĩ akoragwo agĩgwĩtia kuona o mũndũ o mũndũ nĩ arabatara kũrĩhwo kũhũrwo mbica nayo, no kamũira wonete gĩkombe hĩndĩ ĩrĩa ũracinda mũbira, nĩ ũbataire kũrĩha kũrũa mbaara nene mũno na tĩmu iria ingĩ ci mĩbira kuuma thĩ bũrũri-inĩ, kana o nginya thĩ nĩgetha wamũkĩre kwamba kũona gĩtiheanagwo o ũguo mũndũ, nĩ kĩrabatara kũrũirwo mbaara nene na mĩcindano maingĩ harĩ timu ngũrani ngũrani.

Iria rĩrĩ rĩrĩa rĩronekana rĩthondeketwo nĩ kambuni ĩrĩa yũĩkaine ta Brookside, rĩrĩa rĩkoragwo rĩendetwo nĩ ciana na njĩra nene, kuona atĩ iria rĩrĩ ona aciari nĩ makoragwo marĩendete mũno, kuona atĩ nĩ rĩteithagĩrĩria kuongerera ũrĩa irio cirathĩo harĩ mwĩrĩ, na nĩ ũkoragwo iria rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa ũteithio mũno, na nĩ rĩũikaine kuma tena kuona kambuni ĩno yanjĩrĩirio tene ya gũthondeka maria maya, ta ya Brookside harĩa ĩkoragwo ĩthondekete iria rĩrĩ na njĩra nene harĩa rĩkoragwo rĩendetwo nĩ andũ aingĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa nguona mbica ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria - inĩ makwa, ĩno nĩ wobici nene, cia nenda cia ũkinyanĩria iria ciĩ cikoragwo cigĩthorima, ũrĩa ũndũ marahota gũtho kũ kwaranĩria makoragwo makĩheyana intaneti kũrĩ andũ, na kambuni ĩno nĩ yũĩkaine mũno bũrũri -inĩ, na ĩkoragwo ĩhĩbĩrio na njĩra nene, kwona nĩyo ĩteithagĩrĩrĩa andũ kwĩiguwana, harĩa makoragwo makoragwo maigĩte indo ta booster, iria cikoragwo cigĩteithĩrĩria andũ na nene kwĩiguwana, o harĩa marĩ, onokorwo mũndũ arĩ kũraihu, nĩ gũteithagĩrĩria harĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aramukĩra motungata ma thimũ, tagũtũma mbeca, kana nginya kũhũra thimũ na njĩra nene.

Hĩndĩ ĩrĩa nguona mbica ĩno, ici nĩ obici nene cia mĩgũnda harĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, iria citeithagĩrĩria harĩ kũheana title cia mĩgũnda, gũtuithania ma hĩndĩ ĩrĩa andũ marakorwo marabatara gũbangĩra mũgũnda hĩndĩ ya gũcenjia title kuuma kwi mũndũ ũmwe na motungata mothe ma ũcenjia wa mĩgũnda, gũbangĩra mũgũnda kana o kĩndũ gĩothe kĩrakonania na mĩgũnda, gũkũ nĩ kuo mũndũ athiaga na cikoragwo nĩ obici cia mĩgũnda, iria cikoragwo ciĩ mwena wa Nairobi na gũkũ nĩkuo obici nene cia mĩgũnda cirĩ.

Ũyũ nĩ mũnene wa bũrũri wa Kenya, ũrĩa ũtoĩkaine ta ũrĩa ũtongoragia bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na nĩ arũgamagĩrĩra bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, hindĩ ĩrĩa on, ekanaga nĩ akoragwo akĩrũgamĩrĩra bũrũri-inĩ wa Kenya, nja wa mabũrũri mangĩ maingĩ ma thĩ, ũyũ nĩkio e mũtongoria wa bũrũri ũrĩa wa thuriwo mwaka-inĩ ũcio ehatũkĩte, na nĩkio aratongoria bũrũri wa Kenya na njĩra nene na ũkona andũ rita rĩrĩ matironekana memakenu nĩ mawĩko marĩa mũtongoria wa bũrũri areka, kuona thogora wa mũtũrĩre nĩ ũkoretwo ũkĩhambĩra na njĩra nene, na andũ ti akenu.

Hĩndĩ ĩrĩa nguona ũũ, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, gũkũ nĩ nyanjara cia nyamũ, kũrĩa nyamũ ngũrani ngũrani cia gĩthaka cikoragwo cigĩtwo, na andũ nĩ mokaga kahinda gwa kahinda gũcerera nyanjara ici, na gũka kwĩyonera kana gũkenia maitho mao, hĩndĩ ĩrĩa mareyonera nyamũ ici cigĩthiathia hamwe, nĩ njĩra ĩmwe ya kũrehe ũtonga kũrĩ bũrũri kuona hĩndĩ ĩrĩa agendi maroka, nĩ makoragwo makĩrĩhĩra kũingĩra kũndũ gũkũ, ona kira mũndũ rĩrĩa araingĩra kũndũ gũkũ nĩ abataraga gwĩkĩra tũbeca, nĩgetha akorwo agĩtĩkĩrio. Nyanjara cia ũgeni cia ũgendi, nĩ cikoragwo ci cikĩrehe ageni kuuma nja wa bũrũri arĩa mokaga gũcerera bũrũri, na kũrehe ũtonga mũnene harĩ bũrũri hĩndĩ ĩrĩa macera.

Ici nĩ obici nene cia kĩama kĩa Jubilee, kĩrĩa kĩũĩkaine tene hau gabere, na nĩ gĩakoretwo gĩgĩtongoria bũrũri ĩno wa Kenya na njĩra nene, harĩa kĩahotete kũrũgamia na kũruta mũtongoria ũrĩa watongoririe bũrũri wa Kenya gwa kahinda ga tamu igĩrĩ, kuuma mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja o nginya ngiri igĩrĩ ngiri igĩrĩ kuuma kuuma ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ nginya ngiri igĩrĩ ikũmi na igĩrĩ harĩa ngiri igĩrĩ ikũmi na igĩrĩ harĩa akorirwo agĩtongoria bũrũri ũyũ na njĩra nene na ũrĩa woĩkaine kwendwo nĩ andũ na njĩra nene. Mũtongoria wa bũrũri ũrĩa woĩkaine ta Uhuru Kenyatta, nĩkĩo arĩ mũtongoria mũnene wa kĩama gĩkĩ, na nĩkionekanĩte kũnyitithania andũ a bũrũri mũgima hĩndĩ ya ithurano.

Njĩra ici cia ũkui, iria cia kĩrĩu, iria cibataraga o kũingĩra harĩ nenda ciaku cia ũkinyanĩria kana kana intaneti, nĩ ĩmwe ya njĩra ya gwĩtia ngari cia ũkui o harĩa ũrĩ, na iria cikoragwo ci ci njega na cia gũkenia mũndũ, na mũndũ ndanogaga mũno, kuona no hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũkuo wĩ wika, no wĩte ngaari ĩno na ĩgũkue o harĩa ĩrĩ, o ũrĩa ũrabatarania no kũingĩra thimũ yaku, na kũingĩra na gũĩtia ngaari ici, harĩa cikoragwo cikĩrĩhia na mathaa, marĩa ciahota kũhurũka, kana mathaa marĩa cia gũkua, na ngaari ici cia Uber, iria cikoragwo ciĩ njega mũno, na cikoragwo ciũĩkaine mũno mũno matũrainĩ ma Nairobi kana o kũndũ kũrĩa andũ maikaraga kuona nĩ cikoragwo cigĩĩtwo o hĩndĩ o yothe.

Ĩno nĩ nyũmba nene ya mĩcemanio, ĩrĩa ĩkoragwo ĩ mwena wa Nairobi, na ĩrĩa yũĩkaine na njĩra nene harĩa andũ mathiaga, kana gũkũ nĩkuo mĩcemanio mĩnene ya gĩthirikari kana yo yothe ya gĩthirikari ĩkoragwo ĩgĩkĩrwo na nĩku gwĩtagwo KICC na andũ nĩ makoragwo makwendete na njĩra nene na thirikari nĩ ĩkoragwo ĩgĩkĩra mĩcemanio yao na njĩra nene mĩena-inĩ ĩno.

Hĩndĩ ĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ yakwa, nĩ atĩ ĩno nĩ kambuni ĩrĩa yũikaine na njĩra nene harĩ ũthondeki wa thigara bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, harĩa andũ makoragwo magĩthondekerwo thigara na gũcinywa na gĩkĩro kĩnene, harĩa cikoragwo cigĩtwarwo o matũũra, kana o nginya taũni-inĩ harĩa andũ makoragwo mendete thigara na njĩra nene. Bũrũri andũ kana indo makoretwo magĩcitũmĩra na njĩra ĩmwe njũru mũno, harĩa andũ matakoragwo makĩmenya hathara ĩrĩa ingĩrehwo nĩ kũnywa kĩndũ gĩkĩ gwa kahinda karaya, kuona nginya mũndũ no akorwo agĩte muoyo wake.

Hĩndĩ ĩrĩa ciathoma, ciana ciathoma, ciana ciathiĩ cukuru, cikoragwo cikĩamũkĩra ũũgĩ na njĩra nene na cigakorwo ciũhĩgĩte, cigakorwo cikĩmenya maũndũ maingĩ na njĩra nene megiĩ mũtũrĩre na macukuru na mathomo nĩ makoragwo me mega mũno na njĩra nene kũrĩ ciana ona kũrĩ andũ anene.